Ore NTSA naa embodi naipirare esiai orbaribarani aa National Transport and Safety Authority naa ore esiai enye naa pee iakikishia ajo ketii ngarrin sawa egira aitumia irbaribarani lang' nitoki sii aaku ninche nikintaas ntemat esiai ereware peyie kitumi aishoo ina ardasi ereware.

Iishop ilchumari nkilani aadoru naiborr naabaiki enkop aa ilewa oo nkituaak, ore naa sininche Isamburr o Ilturukana niishop siinche imasaa enye ashu eeta siinche orkishopo lenye opaashari naa tenijo naai aing'orr naa irkarash errorian, irkarash eeniki impolosi nenang'aki irkulie imaragieti.

Ekifaa ake naai pee iaku oltung'ani muangalifu ingira naa aishooyo iropiyiani teweuji neboreki pee milo naa ake nikiwuapi ashu nikipurri nilo aikenaki oltung'ani linchorita iropiyiani enyenak telulung'ata pee metii naa embaashari najo itu kincho pookin arashu etii inaatudung'ori, neeku nena baa naai ilo oltung'ani alo aing'orr.

Ore irbaribarani le Kajiado ooim ilairemok egira aaya imali enye osokoni nibala ajo ninche iltorrook ninche oomitikito ee eramatare emirare oolaramatak ashu ilairemok enejo kipuo aapuo aaimie ngarrin enye ilo baribara aaya endaa osokoni naa keisho ngolong'i ashu isaai kumok epoito ninyiala ndaiki toolorin.

Ore itax naa mfumo apa naitautuo KRA peyie itumoki oltung'ani atalaa kodi ino tesimu arashu aa online neeku ore tenijing' ina portal e itax niidim ake naai atalaa ushuru nilaaki engarri ino parking itii ake ewueji nitii enoshi najo ilashumba at the comfort of your seat.

Ketelelia oshi taata peyie iindim oltung'ani anoto ashu ai acquire enkardasi ino nikindipaka irpolisi ashu aa enoshi naji clearance certificate aa e DCI neeku ninye etumi te internet amu kiteleliaa na internet entumoto oompala esirkali ashu onkiasin esirkali te nijing' naaji akeduo enkoitoi esimu.

Ore eniko ilaremok peyie esipaki ate ajo megirai aairony tesiai emirare oomasaa enye olchamba o tebei nagirai ainying'unyie tosokoni naa teniakikisha aajo keetai risiitini naa keetai nkoitoi naichaneli aimu aalakie nena shilingini pee eeku naai kaasipak ajo nena iropiyiani ashu ina bei naatipikaki nena masaa.

Ore ntokitin sidan natayiolo peyie alo ina tumo osotua napuoi aaimaki haki oomasaa naa nchere torrono enkinyanyasa amu keyieu ake naai naa kila oltung'ani nishori haki enye naa tenaa keeta oltung'ani mokoso niukumuni kulingana omokoso enye nataasa, kake kishori oltung'ani haki onare haki enye.

Ore ilo kuaak ng'ejuk ooeuo naa nchere etaa oshi taata keyaai oltaka ewueji neji dumping site ore pee eyaai aapuo aideposite tine wueji naa ewueji nebo segregated naa oltaka ake epiki nitobiri ewueji sapuk oleng' nabukokini oltaka naa ore tina kata naa kisaidia ina duata ormtaa ashu shopping centre metaa safi.

Eitu apa nanu aasishore internet pee atum enkipande kake etaasishore likai tung'ani layiolo nataduaa ajo etaa milak oshi taata iropiyiani te counter ashu te office akakipikakini entoki naji prompt lelo opisaani lenena opisi nekipikakini promt neeku ekelotu ake esimu ino nilak iyie aitumia M-pesa ino.

Ore enkirriwakinoto ooropiyiani naa embaye nabo etipat naewuo atua olosho le Kenya amu iindip atang'amu iropiyiani ing'uaa nkuapi eboo ashu diaspora neeku kiidim ake naai ataa ketii nkoitoi ashu namna nairriunyieki nena ropiyiani eing'uaa ening'ua, neeku sidai oleng' enkirriwaroto ooropiyiani amu meeta obstacles naibooyo.

Teniyieu nintasioyo ndaikin naasioki arruoyo arashu perishable goods naa keyieu nkoitoi are enkoitoi enteke ashu enkijiape oo enkoitoi aa engarri aa olaam eeim kake pee ekwatieki naaji nena daiki toosaai dorropu eton itu inyiala.

Ore esiai ekuna ropiyiani naalaki aa sirkali peyie etum aisupporta enkusuma ena sukuul e University of Nairobi ekeji peyie etum management e sukuul iropiyiani e resources naatum aataasie imbaa naiendelesa sukuul ashu esiai enkisuma.

Ipae ketii inguruupi ashu ketii ilturruri loontasati naa ketii ake sii ilturruri lelelero arashu youth groups peyie etum aataretoto toombaa kumok aa tesiai aa enaboishu netumoki aatijing' irkundii kutitik miendelesai ate aaya ilooni tesirkali nepuo aaramatishore nees esiaienturore pee etum aashom dukuya.

Ketum lelo turruri aashom dukuya nepuo aapik tenebo mikakati natumi aatushumie kuna daiki neyiolouni ajo kaa oroto epiki peyie etumoki pooki ng'ae aawa erisioti enye neeku teneeku ekewori meeta oltung'ani lemeya enaishiakinore naa teneshumi ake sii neret olturrur pooki amu enidimi naai aatimirr neori nena ropiyiani naa keori ake sininche tenkume.

Ore enikoni teneponi osokoni lonkiri ashu aa loonkiri oonkishu naa peyie etumi naai aataramat nkishu kumok oonkiri nishori ake naai kulo ranches nepiki irmong'i ooyieng'i neramati tineweuji neudokini irkeek nishori ntokitin pookin naayieu tenaa shumbi, pee etumoki naai ataa nkishu naayieng'i naa sidan nkiri enye.

Ore mee ninye tendamunoto aai akemabayie nanu atabaikia oldakitari loolala amu maaya ilala ee kaimaintain ake naai ilala te hygiene naibrush ilala laainei naaok entoki nemirowua nemirobi namanyaal ilchumai ashu ninye abolie olchupa le suda, naitaas duo ialala esiai enye.

Ore ilosekin lintumiaa naa aiaku akeduo orbiasharai aiuloki amu ore naai tenimirita imasaa olchamba aa ilnyanya, kitunguu sukuma aa mpuka naa kaidim naai aaku iata nkuti services ashu after services pee incho orkastomai lino pee intaa olosek nincho naai niponiki nincho ekiti discount keeku naai keponu lelo ainyiang'ak ine enaake.

Ore naai entoki naifaa pee etii sipitali naa kifaa pee etii irkeek nifaa pee etii ninche ildakitarini oopeny metaa naai ketii trained personnel iltung'anak laa tenelotu oltamuoyiai lempukunoto yeyote naa kiidim anoto embaata neeku teneeku ketii ildakitarini netii irkeek netii services pookin naishooyo ina sipitali naa kitaa ina sipitali sidai.

Ore ICT neng'as aaku egira ayau entoki naji digital world etaa inaalo onkompyutani ashu nkiasin itumiai inkompyutani eloito enakop neeku keeta sirkali ishooyo nkisumaitin enye ashu iteng'en iltunganak, naa lasima peyie igusiai ena e ICT.

Ore eCitizen naa platform esirkali aa sirkali kitok o tenebo onoonkauntini aa kiidim oltung'ani atijing'a ina portal e eCitizen niapply enkipande teine niapply inkardasini ereware teine niapply inkardasini einoto oonkera inonok teine, neeku ibala ajo eewuo aret ashu aisaidia ele osho le Kenya.

Ore bei oomatatuni naa keeta oshi ninche nkampunini naapaasha charts enye naigerokino mbeii enye nilinganishare saai naanapieki irkastomani ekiidim ataa ore tedekenya naa bei nadou ore teipa naa peak hours niilep ina simu naa ore ake sii eshaita naning' ake oshi eji ingil aaku iilep bei.

Ore enkisuma pooki esukuul sanasana ene university tenakaraki easata e project, assignments naa kitumiaai oleng' ormutandao amu ninye eesieki research nisubmiiti nena temat eimu ilo mutandao nitokini ake naai aasie aa nena projects teneeku naa ishomo oltung'ani aas ina final year.

Mamirr nanu imasaa arashu aa ntokitin naaponu toonkuapi eboo kake kalo ainyiang'u nena oshi naaponu tonkuapi eboo sana sana mitumba amu teninepu enamuke nayauo toonkuapi eboo ata enishopoki inamuka sidan oleng' pooki ake sii naai enkae baye naa nchere keya netumi inaapinu toonkulie kuapi na kefake ee meesidan.

Ore nena mashinini e AI naa keya oltoilo lino kiidim ainining'o oltoilo nikiindim naai aishoo jibu aa ore enajoito naa iindim aikilikuana AI jibu airorie enaa oltung'ani nikishukoki sininye eeta nena genaration voices naimu imashinini.

Atii apa enkata naatae harusi tejirani ai ashu temurua nalo apa sinanu aret lelo lewa aitaau enkine nateyiang'aki nitoki ake aaku ore tereware pookin emasho nisaidia ake sinanu enabaiki ata ninye tenkitotio oltung'anak naishooyo ee ushers services autaki iltunganak ineetonie, iwuejitin neeyieu nepuo ombaa naiko neija.

Ireu ake naai emeli ingira aitumia inoshi kijikoni naororieki enkare peyie etum emeli ashomo dukuya arubare waves enkare Ore ake sii nai enkae arriyiano naa peyie iimie ewueji nemetii osiwuo oleng ewueji nidol ajo kitirring'e enkare amu keeta sininye enaiposha e a Indian uweujitin naa ketii waves alang' kulie.

Kitobirr eunoto orkeek enterit enkop amu kitopirr ore ake sii oloing'ang'e arashu ormanyara pookin telulung'ata naa kitanareyie ake amu keeku ketii oloip, etii ilopipi ata toi ninye naai eniunisho tolchamba neeta ilnyanya linonok arashu impoosho irkeek oopik oloenieni.

Ore equitel naa olaini apa oitayutuo ashu oitawuo embenki e Equity peyie isho irkastomani lenyenak services nairriwaa iropiyiani etii ake embenki eimu ilo aini lenye, naa ore eniko peyie irriwaa naa kiregister ake oltung'ani nibung'ie olaini lenye le equitel account enye e Equity, neeku kiidim ake airriwai iropiyiani eimu ilo aini.

Kitodolu ilo paastai teneomonoki nkera oltung'anak pookin temurua aa enkishiaa arashu namna natumore iltung'anak oltung'ani kitok ashu olaitobirani lenye aa Enkai neeku ninye naa oitutum iltung'anak naake ninye taa tenkomono tenkisisa naa olaitobirani.

Ore oshi pee eyiewuaki nkampunini kumok oleng' irkastomani lenye enkata sidai naa kejo peyie etum aataa kirorita ake orkastomani lenye to keep the conversation amu nakata merikino irkastomani ajo keeta ake ewueji naa ninye inyiangishore ninche pee miminie naa sii lelo kastomani lenye neeku enkarriyiano ina nagira nena ampunini aitumiaa.